Chang tukuk chetos kenam asikobit koib kaburet ak koib amndaet akeng'e en kokwonik cheterter chekibo Keny, tukuchotok kicham keboishe Yoon kiburtos ko mising kicham keome otindonik, kimwoe atindonik asikobit keburio ak koboiboitu biik.

Eng pichait nii komitaa savings and credit cooperative society che terter eng emet ab Kenya agenge, ko mwalimu sacco, age ko stima sacco, age ko imarisha sacco ,tower sacco ,ukilima sacco, ak alaak che terter en yutoon yuu ko saving and credit cooperative society chutoon ko konuu boisionik che terter imuuch kokoon rapinik asikobiit ilupaan ii anan igonoreen akoot rapinik guug sacco isheeek chutoon situun en betusiek alaak ii kotaretiin.

Eng pichaini kotoku koot nekikitech, koito ko kikitech asikobit komeny ing'okaik, tokuu kelee koito kokikitech sikoik nebo ing'okaik bokomonut mising ketekyi ing'okaik korikwa cheter asikobit eeh komeng'is komnye.

Eng yutoon Yuu ko taguu tugaah chemii kebae ,tuchuu chutoo ko tugaah chebo kipkaa, Bo kamanut missing irip chitoo tugaah asikobiit inyorjigei chepkondook kora ko tugaah Kobo kamanut amuun ii ngii itinyei tugaah komuuch nda chaanga ialdaa tuchataa inyorjigei chepkondook.

Eng pichait nii kotaguu biik ii bichutoo ko kilaach ingoraik che nyalilen ako taguu kole Mii kotile ketiik abwatii kole bichuu ko kigochiin serikali ruhusa kotil ketiik chotoon asikobiit ii koib sawa miil kiit AA nebo ngamnatet en Yuu ii ko boisiet ab chemangireet ketileen ketiik may kebaisheen aiweet.

Biik chebo mungarok che mengech eng emetab Kenya, kocham konyoru chepkondok eng oratiniek che terter. Icheget komuch konyorchi chepkondok benkisiek cheterter che kinyoru eng emetab Kenya komuch konyokosom chepkondok eng benkisiek choto asikopit kowekta eng betusiek alak. Kora komuch kosom chepkondok ee Sacco cheterter asigopit kegoi rapinik choto sinyokoyaen mungarok kwach tun kowekta chepkondochoto.

Tiarik chongen anne chebo emetab Kenya chebokeny, ko biik cheu Hussein Heri, inendet ko ki striker eng kenyitab 1983. Kora komi chi negele Dennis Oliech. Inendet ko kikonyor kikombok 706. Kiimuch inne kochokta goal ee 34. Kora ko mi ne kele Robert Mambo. Inendet ko kigomuch kwo ko represent en emetab Kenya, konyil 702.

Chang kitabusiek chenoyotin eng emetab Kenya. Kitabusiek choto noyotin mising koneu kitabut nebo John Kiriamiti, negikuren My Life As A Criminal. Kora komi kitabusiek alak cheterter chenoyotin eng emetab Kenya cheu Kifo Kisimani, ee notok ko kisirei Wamberia. Ee kora ko mito kitabut neu, Siku Njema, konotok kokisirei Ken Walibora.

Cheptingilenikab keny ii, ko kibokamanut mising ago kibo keljin. Amun ki ngitinye chito cheptingilinichoto, kou eng kasarta nebo ra tugun chekiguren make-up, amu choto kou tuguk cheu earings ak alak cheterter. Ko ngitinye ko kigigere kole igaran kot mising itinye choto cheptingilinik.

Chang kasupisietab ee koitoetab kerichek eng koratinwek che yamyatin ak chomachkoyamyatin amun inyoru ile eng komoswek cheu choto kocham komito biik cho kekuren CHB ko icheget kocham kobendi korik cheterter ago tebei ngo kigegoe lagok kerichechoto ago kora komito agot daktariek chebirchini biik cheterter simoisiek asigopit komut lagok konyokonyor keriche choto.

Tuguk che magat koyai sigindet asikiro kole katebi lakwet komie ago maanam koroito ko magat kogila kotoni lakwanoto ak kocheken ngotos ibaru kole tos mianilakwanoto komut sipitali. Kora ko tuguk alak che magat koyai ko kopai lakwanoto komie ak kogochi balance diet. Ko ngogachi balance diet, komaraisi komian lakwanoto.

Chang mising kampunisyek chechabe simoisyek, eng kampunisyek choton chabe simoisyek ko cheu kampunisyek chebo TECNO ,mi chebo SAMSUNG, mi chebo ITEL ,mi akoi chebo NOKIA ak alak cheterter eng kampunisyek choton tukul kamwa, ko nachame anee mising ko kampunit nebo SAMSUNG amun kampunit noto ko kampunit ne nayat mising ako chamat mising eng bik cheterter.

Kampunisiek chekigochopei ee chepkondok che chang eng arawet agenge eng mbaronik ko kampunisiek cheu chebo chaik ak chebo kawek. Igere ile kampunisiek choto bo chaik ak chebo kawek ii kochopei chepkondok che chang mising amun takagonga, koyokto ak kwalda kopa pitonin konyor chepkondok.

Chang bankishek eng emetab Kenya ako benkishek choton ko cheu Equity, cheu KBC, cooperative ak alak cheterter , eng benkishek choton tukul ko benkishek kokonu choton ichek chepkondok, ako konin chepkondok kobeen kole imache chepkondok chetyan mitan cheimuch kokonin chepkondok chechang anan ko chengering ko ngimache chepkondok chengering imwae kiyon ngan konin benkishek choton bo equity anan ko KCB anan ko cooperative.

Chang benkisiek che kenyoru eng taoninyo ago benkisiek choto chang eng taoninyon ko benkisiek che oen. Benkisiek choto oen, ko cheu Equity Bank, mito KCB Bank ago mito agoi Co-operative Bank. Tugul agere anne ale benkisiek cheoen eng taonit noto nyo.

Chang kampunisyek cheboryen koroito ne boo HIV eng kokwenyon, kampunit netai ko kampunit nebo AIDS health foundation ne kinyoru eng kokwenyon ako toreti bik mising kokainen kerichek, koraa komiten neu rebo red cross noton koraa kotoreti bik mising eng kokwenyon konyor kerichek chebo HIV akonetate bik tuk cheimuch kotebto asikobit komamnyania mising anan komanamda bbik alak koroi bo HIV.